Boisioni ngageer kouyo yotoyo kekole muchelesiek, yutoyu kekole muchelesiek, ageere chutokchu ko muchelek che kakikol amun meche muchelek beeko chechang kekole kounito.

Boisioni ko boishet no kiripe tuga chebo chego, bo kamanut amun ngiriip tugab chego inone uchumitab Kenya imendo ako taare wakulima ak biik tugul aki ngigeer tugchutachu kokee chichi ak kwalda chego, ngwalda raa chego konyor chepkondok che imuch kolipane laok sukul ndamuch kwae kasisiek alak ak kwale tugukchi. Cham komi biik alaak che yoe boisioni chechang komuch kotindoi chito tuga elipchuat, kongei raa chego koipchi kampunit ngele raa kampunitab KCC kwalda chego, kechop raa komnye sikealda ra chobo paketishek.

Yuton yu komogere tuguuk chemile biik, cheogere ko boishiet nebo mama mboga. Chuton chu ko mama mboga ko biik cheole ing'wek kobuun iimbaret ak koal, matundeek chebunu imbaret ak yeityo koaldaa icheket en kibandaisiek. Ititoi kibandaisiek lakini kapangan kei komie, sikoaldaa tuguuk koyochigei kasit. Miten cheoldoi tuguun, matundek, mii cheoldoi kitunguuinik, mi cheoldoi avocados, mi cheoldoi pilipilihohoisiek, ak tuguun chechang. Kibangangei, sikoaldai, sikonyoo kastomayaat kocheng tuguuk chito chekacham, ak tuguuk chekacham chebo chichotok, koal. Bo komonut ochei amun toretii wakulima koaldai tuguuk, mandai chito ibakoaldaa tuguuk, konyone maamboga, yoton tigenyin koal ak ibakoaldaa, kou mboga kotoretii bik ochei. Che wakulima ak kotoretii bik, chemoroisi konyor tuguchuton. Ingele raining menye chito taon oloon, manyooru tuguchu, kongete mamaboga koibu koba karibu sikonyoor koaldaa.

nginemu chepkondok ing mpesa anan ilipan komuch kotilin chepkondok ngele sai imache ilipane paybill iyokte elipu kotilin siling taman ak aeng ngimeche konyor chichoto elipu noto komakat iyokte elipu ako siling taman ak aeng si ngipokonem elupchot kotil taman ak aeng choto ngimeche iyokte elupchot noto kotinye safaricom offers kongimeche iyokte pokol iyokti pole pole akoi koit elipu anan ipaishe buy goods till komatile chi key akotoreti piich ing ripet ap chepkondok.

ngimeche iwe chekup kotukuk cheu chu chemuch ijarupen ichap listit ap tukun cheamin neu metit moet singiit yundo iparchi daktari ile ama chu akitepe daktari ile tos ata kiloishek chuu itepe kora tuku chemengen imwachi ngwamin kila anan ma kila kongo tepenen daktari key iwalu tukuk cheponiman matikenu kongingen ile mekanye iwalu imut chito nepokongalali akongen chito noto kiit neamin.

much iripke komanamin koroito mite oratunwek chechang mite chepo emet cheripe piikway matkonyor korotwek akomi nepo kokwet ako nepo chii neyae simanamin koroito nepo aeng komi oratunwek chechang chemuch irip simanamin koroito nepo tai ko chanjo koripe matkonamin korotwek ngonamin chito komuch konamin korotwek cheu malaria typhoid cholera akomi oratunwek alak chemuch konetak nurses simanamak korotwek ako sapos ketarta peko chemuch koruyo mbu amun ipu malaria.

Indoker komie ko chuton chu, ko kumiat chekakeges. Kumiat chebunu segemik, Sana Sana chuton chu ingele miii chito, mi mbaret kityok nekiinde chito, maing'oonik ak korib segemik. Igere rani inde maing'osiek chechang, ak icheng imbarenyin ak okolchii ketik. Ingele ketiik agetugul ine, akonde moing'oonik choton koityoo konde tuguk cheiburen segemiik. Ango mi segemik, angotar karibu arawek ata, kosich komiat any. Konget bichu koges kumiat sikeboishien kechoben ingele sezta. Ak kichoben tuguun chu.

Chuton chu ko mogoinik, ole kikooldoo mogoinik koroon, iteme imbarengung. Inditar item, ichob ng'ung'unyek koik kararanit. Yeityoo igol anyun, tam kegole koboishien biik beek any, anan keswek. Tam ko ingle konyoru mogoyoot nekaran, ketil ak kegool choton any. Keetik chiton chebo mogoinik, kigole ibole kering'et ingle inchit agenge kityook anan ko oeng. Ak itubchii ketotoon orit yotok, akibisi anyun komie, irib komie, olekikestoo mogooyot. Kigese kole, mi alak chetore arawek tamn ak oeng, mi alak chetore arawek sogool kityok. Kigese kole, tamkongete kikwaikwai, kowal kalaisiek chwak, ingele kowal kalainywan ra, igeer kounotok inai kakoyaam keges ra. Iges any itildee tikitik, tikitik ra chekeome, kitile tigitikwak

Ketii ko muhogoiyot, muhogoiyot komi ne keame akomi che kealdai. Ngimeche ra iyae boisioni, nebo tai, suppose indoi imbaaret, imbaarengung item ak ichop ngungunyek ko kararanitu ityo icheng keswek ra, keswekchi sanasana kokole biik ketiikwai itiil ketoto komnye imurmur kele imurmur komnye ak itupte ngungunyat ipole kaibu inchisiek aeng nda somok kole akichukte ketoto ariit yoto atyo iriip komnye ngele ipisi kila nda item komnye irip komnye kityo. Aityo ra ngimeche ikees kiy muhogoiyot ra, ikeese kole, kora kotam ngoet muhogowot ako ruur ko ketito ko kwae komache ko chenchen tekikwai, ngigeer kunoto inai ra kakoruu, yae kole ipalde ak itilde tigitik ak ketiti inendet, tam keame tiigitik ra iun ak kichop komnye ak kimuch iam andan ialda kotoko fresh.

Ichechu ko brokoli, inekere komie ko karibu kotupio ak cabbage, anan karibu kogergeit ak kebichot. Tena kotindoi sogek chekergei ak chebo sukumek. Lakini kotupcho ak kabichek, kichoptoo kole brokoli. Korong indinyooru brokoli initok iun, komie ak yeityoo murmur. Ak inditaar imurmur i,ichob fry komie. Mi oratinwek chechang, cheu elekichopto chutoi. Nebo tai, imuchi ikutuny maat, ndai ifraen anan istimen kityok. Ingistimen, keistimenii pole, inde yon mi beek maat, ak indee beek ak kikany karibu takikosiek kityok karibu Taman kole. Brokoli kondai ikarangaan anan ile under nyanyek ak ikarangan komie. Imuch keamdaa tuguuk chechang, much sanasana keamdaa kimyeet. Anan muchelek, anan bendoo ak Koran ochei, rektoo. Ak imuch kiam kounotok kobunu imbaar kounotok, kotomo keyoo.

Ngageer niitokni agere boisiet ap chito kioskit ra nealdai peka, gere aldai omenek, akoaldai ndisinik, kwaldai tugun kityo kidogo kidogo koboisie notok sikonyor ki nekabae korenyi ak tuguk chekasomaneshe lagook. ngonyoor ra chepkondochutok komuch kolipane fees. boisiondoni ko karan oche amau toreti biiko akitoreteigei tena akitoreti emet kunootok